Ũhoro wa ũrĩmi nĩ gũgĩũkĩte kambũni mwanya mwanya irĩa ĩgĩkoragwo igĩkĩhariria mbegũ na irĩa arĩmi magĩgĩkorwo magĩkĩhanda, kambũni ici nĩta mbembe irĩa cĩgĩgĩkoragwo ci cia ndũma, mbembe ĩno nĩ ĩgaka wega mũno ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩhandwo kũrĩa mũgũnda inĩ nĩgũkorwo mbembe ĩno tĩ nyĩngĩ gĩkĩregaga mũmera na yakĩmera nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũra na marũngo mena hĩnya na ĩgagĩcoka ĩgĩkĩrũta mbembe mbembe irĩa ĩgĩkoragwo nacio cĩkĩrĩ na hĩnya mũno na ĩkĩyarĩrire wega na ĩkĩrĩ ndũngũ na maĩta maĩngĩ mbembe ĩno ona ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩcira mbembe igĩrĩ igĩrĩ kambũni icĩ nĩ ĩragĩka wega nĩ amũ nĩ igĩgĩkoragwo ciĩkĩtae ũthũthũria mũnene mũno rĩrĩa cigũgĩkorwo cĩgĩkĩmenya mbembe ĩrĩa ĩbatiĩ ĩgĩkorwo ĩgĩkũrio gĩcĩgo inĩ gĩa bũrũri kana gĩa gũkũ rũrĩrĩ inĩ rũrũ rwĩtũ no agĩgĩkora mũndũ agũkũrĩa mbembe ĩrĩa ĩragĩtwaranana kwao.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩma indo igĩtĩganĩte gũkũ gũitũ na kuo kĩndũ gĩkĩ ta kĩndũ ta gĩtũngũrũ nĩgĩbaraga ũgĩkorwo na ũmenyo wa gũkorwo ũgĩkĩrĩma rĩrĩa gĩkĩrĩ harĩa thĩ nĩ amũ gĩtũngũrũ gĩkĩ mũndũ agagĩkorwo agĩkienja kũndũ ta tĩri wega utagũkorwo ũgĩgĩthĩka mũno na wagĩkĩiga handũ ta harĩa mũndũ nĩ agĩcokaga rĩũ ningĩũgagĩũka ũgagĩkorwo ũgĩkĩhe ũgũni wa maĩ marĩa manini manini na ũgagĩkorwo atĩ tĩrĩ ũyũ wakũ nĩwekĩrĩte thũmũ wega nokũhũthĩka kĩhũthĩkaga gĩtũngũrũ ta gĩkĩ na ũgagĩkorwo ũgĩgĩthandũra tũthandũro tũnini tũnini na ũgagĩthiĩ ũgakĩhanda kũndũ kũngĩ kwarariĩ gũkĩra harĩa ũragĩkoretwo ũkĩhandĩte .